Ũmwe wa mathĩna marĩa ũgeragĩra ũkĩhũthĩra Wi-Fi nĩ rĩmwe kũrengeka, ĩgakorwo ndĩrĩ na hinya, rĩmwe ĩgakorwo nginya mbia cia kũrĩhĩra nacio cirĩ o na thĩna, na rĩmwe tondũ nyingĩ cigĩtũmagra thitima thitima ciora ndwĩhota gũtũmĩra koguo no wetereire nginya cirĩcoka.

Ũmwe wa mathĩna mamwe nĩ gũkorwo maũndũ maku ma thiri no makĩnyĩrĩke kũhũthĩra thimũ ĩno, ningĩ no ũkore thĩna ũngĩ nĩ harĩa ũrenda kũmĩhũthĩra no ũkore hena mũhatĩkano wa andũ kana njamu. Thĩna ũngĩ nĩ gũkorwo nyamũ ĩno ĩ nja ũguo ningĩ no ũkore nĩ kũraura kana kwĩna riũa rĩhiũ mũno, ningĩ ũgakora hena thĩna wa kũmĩtũmĩra mahĩnda ta macio rĩrĩa riũa rĩakanĩte makĩria kana kwĩna mbura nene.

Ũndũ ũmwe haha wa kũngenia nĩ atĩ mũndũ ũcio nĩ akorwo, nĩ ehotanĩra mbeca na mathĩna make nĩ mathira, mathirĩ nĩ akũhota kũ deal namo na tũũndũ tũrĩa endaga gwĩka natuo tũgũkorwo nĩ njĩra yatuo gũkinyĩra atekũgia andũ kana kũhoya hoya ũguo, ũguo nĩ kĩndũ gĩa kũruta mũndũ thĩna-inĩ ndagĩka ndagĩka na nĩ kĩndũ ũtagũkorwo ũtũmĩrĩte hinya mũingĩ no bahati yaku, ũgakorwo nĩ wakinyanĩra wega.

Ũmwe wa maũndũ marĩa marathiĩ na mbere haha nĩ mũndũ akigaya mũcara wake, kũringana na ũhoti wake akaiga maũndũ agebanga wega kũringana na ũrĩa angĩona mũcara wake ũngĩbangĩka. Na nĩgetha mĩbango yake ĩgĩkinyanĩre ũrĩa ekwenda.

Ũndũ ũmwe wa magoti nĩ mo mateithagia bũrũri gũkorwo na maendeleo. Niguo ũrĩhaga andũ a civil servants ta mandagĩtarĩ, arimũ na maborithi, ũgatwakĩra bara ũkarĩha o maundũ marĩa mothe mangĩendekana gũkorwo marĩ bũrũri-inĩ. Ningĩ ni ũtũmikaga ũkũria-inĩ wa bũrũri ta maũndũ-inĩ marĩ kĩrĩmo, ũndũ wa ũthii wa na mbere one maũndũ o mega ma gũkũria bũrũri. Ũguo nĩ.

Ũndũ ũmwe mwega ndona ngamĩra ngwĩcĩrĩa nĩ ĩhũthagĩa ũhoro wa wĩra rĩngĩ kũma haha ngĩnya gũthĩĩ handũ hanene nĩ ĩgũthĩĩ nĩngíĩ andũ aya nĩmamĩtũmagĩra ta ĩrĩo rĩmwe nĩĩthĩnjagwo kana ĩkarũtwo thakame makanyũa kana rĩrĩa kwina cerehe nĩmĩkũmĩrĩa ũgũo nĩ, nĩngĩ nĩtũmĩkaga kũonĩa ũtonga wa mũndũ tondũ wĩ nacĩo nĩ ũkwendĩa na ũhĩtũke harĩa gathĩna ũkĩrĩ nako. Nĩ kĩndũ gĩa bata nĩamũ nĩkĩonanagĩa nĩta ũtonga wa andũ acĩo.

Maũndũ mamwe marathiĩ na mbere haha nĩ urĩithia wa ng'ombe, kwĩna ng'ombe na no cigũkũra wega na nocirateithia gũ keep marĩa matũrigicĩirie nyeki ĩri onini, kurigĩrĩria maũndũ ma tũmĩti o tũnini ũguo

Ũndũ wa bata ũgĩka maũndũ maya nĩ gwĩka maũndũ ũgĩciria ũhoro wa rũciũ kana, ũthime mbeca kũringana na ũrĩa ũhoti waku ũkĩigana. Ndũgakĩhuthĩre ũũru kana ũtũmĩre ũgĩcitũmĩre ũrĩa gũtagirĩire, na ũgakĩigaga o mũigana ũrĩa ũgagĩgũteithia kahinda ka rũciũ na kĩndũ ũgatigĩra nginya njiarwa ciaku na maũndũ magagĩkorwo me mega .

Ũndu ũyũ nĩ ũteithagia ũndũire gũkorwo ũrũmĩte na andũ magakorwo matikũriganĩrwo maũndũ mao. Ũndũ ũyũ rĩngĩ nĩ ũrehaga ageni kuma mabũrũri ma nanja kana ageni akuma bũrũri-inĩ ũyũ no ũgateithia andũ acio gukorwo makĩgĩra irio ciao cia omũthenya, makagia na kuona mbia cingimateithia na magakorwo nĩ andũ moĩkaine hakuhĩ thĩ yothe na andũ magakorwo nĩ andũ akũheka gĩtĩo.

Ũndũ ũmwe wambeere ũrathĩĩ na mbere haha nĩngũona hena ndagĩtarĩ na mũrũarũ muĩrĩtũ mũnĩnĩ ũrekĩrwa plaster gũoko nĩ ũndũ wa anga kũũnĩka nĩngũona maaĩkarĩre ũrĩrĩ nake ndagĩtarĩ aaĩkarĩre gĩtĩ othe mekĩrĩte maskĩ nĩ ũndũ wa kũgĩtanĩra nĩ ũndũ wa rĩera rĩũrũ na ndagĩtarĩ onake ĩkĩrĩte gloves nĩ ũndũ wa kwĩthema na kũhũtanĩa na ĩndo ta thakame na ĩronda ũgũo nĩ kwĩrwo ũndũ wa kũiga ũtherũ na kwĩgĩtĩra.

Ngĩrora haha nguona kibaũ kĩandĩkĩtwo Eldoret, ndaririkana Eldoret nĩ mũciĩ ũratuirwo city oro kahinda gatarĩ kũnene. Na nĩ itũra rikoragwo rĩikarĩtwo nĩ andũ mĩthemba mĩingĩ hakuhĩ a ndũrĩrĩ ciothe. Haha nĩ kati ya Kalejin, Gĩkũyũ na andũ othe arĩa angĩ a bũrũri wa Kenya. Na nĩ itũra rĩna ũkũria mũnene, kĩrĩa, ikonomĩ yao ĩrĩ igũrũ.

Ũhoro wa mbere haha ũgika maũndũ na mũgũri no nginya ũkamũtwara kahora na mũiguithanie o kahora. Wa mbere nĩ kũmũĩra bata wa thogora ũcio, thogora ũcio kana nĩ mwega na mbia iria cigũkorwo cikĩmũhonokeria na bata wa kĩndũ kĩu ũramwenderia. Na kahinda karĩa gĩkuoya kĩndũ kĩu kĩngĩgathũka, na bata waguo ũkĩringithania na indo ingĩ iria cirĩ thoko-inĩ. Ũguo no nginya ũkamũiguithia kahora nĩ getha amenye kĩu nĩkĩo kĩagĩrĩire. Na maũndũ ta macio no nginya gũkorwo na maũndũ ma kumũtwarĩra nginya gwake mũciĩ.

Ũndũ ũrĩa gwĩciria haha nĩ ũhoro wa thibitarĩ na ngona ndagĩtarĩ na mũrwaru athiĩte kuonwo nĩ mũndũ wake na haha ndagĩtarĩ nĩekuonekana akĩerethera ũrĩa ũkĩte gũcerera mũrwaru maũndũ marĩa mũrwaru agĩĩ gukorwo agĩika ka maũndũ marĩa megũkorwo makĩũererwo nĩgetha athondekire, na kahinda karĩa angĩoya kana thogora wa ndawa kana bei ya motungata macio mothe ma gũthondekwo. Ũguo nĩ maũndũ ma thibitarĩ mekuonekana haha.

Ũndũ ũyũ wa ĩrua rĩa tene rĩa Gĩkũyũ wa hanĩkaga kahinda ga rũcinĩ tene, rĩrĩa kũrĩ na heho ,ĩhiĩ ĩria cirarua ĩgatwarwo hakuhĩ na rũĩ, cikahakwo ndoro nĩgetha cigande mwĩrĩ citigakĩigue ruo. Mũruithania agagĩcoka agatũmĩra kĩrĩa aratũmĩra kũmarenga na hau na hau magagĩkorwo nĩ maikio rũĩ nĩgetha gwĩthamba ũndũ ũcio ũtherere na maaĩ, na hingo ĩyo atumĩa, andũ arĩa maruĩte mbere nĩmegũkorwo makĩmainĩra nyĩmbo cia ĩrua gũkinyanĩria ĩgongona rĩu na rĩgakorwo nĩrĩagĩrĩire na rĩgakorwo nĩ rĩakinyanĩra, kũringana na maũndũ marĩa ma tene ũrĩa mabangĩtwo, magagĩtuĩka hau nĩ makiuma kuma ĩrũngo rĩa ihiĩ magatuĩka anake agima.

Ũngĩenda kũhoya ngombo no gĩnya ũkorwo na kurĩa ũrenda kũhoya yanĩ ta kambũnĩ kana bengĩ bũranĩ ĩrĩa wĩ nama nĩ gũkũhe ngombo ĩrĩa ũrenda ũgakorwo wĩ harĩerĩena marathĩ makũ ta marĩĩtwa makũ magũkonĩíe ,namba cĩakũ cĩa gĩbandĩ rĩrĩa wona hena maũndũ ũkerwo ũkĩhũrĩe rĩrĩa ũgacokĩa, kahĩnda karĩa ũkũoya na macĩaro marĩa ũgacokĩa namo na waga gũcokĩa na tũge he na maũndũ ũkwĩrwo ũgĩaga gũcokĩa baĩnĩ ĩrĩa ũgũkĩhurwo kana nĩ ĩgotĩ-ĩnĩ kana nĩ ĩndo cĩakũ ũgũgĩtahwo ũgũo nogĩnya akorwo na maũndũ macĩo eharĩrĩe namo maũndũ mamũkonĩĩ ta gĩbandĩ ũgũo na andũ metagwo guarantor nĩ ũndũ agĩrega kũrĩha nĩo mekũrĩo rĩũ no gĩnya maũndũ macĩo mothe akorwo arĩ namo na nĩ getha akĩheo rũnĩ kana ngombo.

Ũndũ wa mbere nĩ akorwo nĩ mũkenya, nĩ akinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, akorwo aciari ake mena ibandi cierĩ , tondũ agĩthiĩ no nginya angĩbatarania nacio, akorwo na marũa magũciarwo nĩmotwĩtaga na gĩthũngũ birth certificate, akorwo e harĩirie guthiĩ citĩceni ya kuoerwo gĩbandĩ, akorwo eharĩirie kuoywo irore, kuoywo mbica, ũguo no nginya akorwo e mũndũ uronekana wega ũthiũ, matũ make nĩ maronekana wega, na akorwo nĩ akinyanĩirie ikĩro na ndarĩ na ũcuke o wothe gũkorwo ehĩtie kĩwatho kana ena mahĩtia mangĩ mothe , ũgũo no nginya akorwo ningĩ nĩ eharĩirie gweterera nginya rĩrĩa gĩbandĩ kĩrĩkiuma tondũ ti maingĩ kĩaprayagwo kiumĩrĩte haũ haũ no nginya kahinda konekane, kahinda taka wiki, kana ona thikũ cigana ona kĩngĩkauma.